Ĩĩ, nĩ hũthagĩra indo iria cirĩ na vitamin tondũ nĩ ciabata mwĩrĩ-inĩ, nĩ gũkorwo nĩcio ihotithagia mwĩrĩ kuongerera ũhoti waguo kũhũrana na mĩrimũ. Indo iria hũthagĩra cirĩ na vitamin nĩ matunda na nyeni cia kĩĩmerera ta matharũ, terere, managu, broccoli, mboga, nyanya na karati, o ũndũ ũmwe nĩ hũthagĩra nyama hamwe na irio iria ciumanĩte na nyamu kana na mahiũ ta nyama ya ng'ombe kana mbũri, nyama ya thamaki kana iria matubi ona mani. Kũrĩa mboco, minji, njahĩ ona njũgũ tondũ nĩ cirĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ kia vitamin. Hamwe na icio, mbegũ cia sunflower, makorobia nĩ imwe cia indo iria cirĩ vitamin makĩria.

Rĩrĩ nĩ igongona rĩa kwĩhĩtithio kwa gabana wa kaũntĩ ya Machakos Wavinya Ndeti, mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩri, nĩguo kũyiũkia ũtongoria wa kaũntĩ ĩno. Ũndũ wambere ndĩrecũrania ndarora mbica ĩno, nĩ kana atongoria mehĩta nĩmaririkanaga nĩmehĩtire mbere ya Ngai, watho na andũ atĩ nĩmekũhingia ũigĩrĩrĩki na ciĩranĩro ciao, tondũ maita maingĩ mekaga mũgarũ wa mĩhĩtwa ĩno. Ũndũ ũngĩ nĩgwĩciria kana no gũkorwo na watho wa gũtigĩrĩra mĩhĩtwa ĩno nĩyarũmĩrĩrwo, na kwaga gwĩka ũguo ũkaherithio. Ũndũ ũngĩ, ndarora mbica ĩno nĩndĩraririkana atĩ no mĩaka ĩrĩ tu yatigara nĩguo tũgathurane rĩngĩ na ngecũrania kana hihi atongoria arĩa marĩ iturwa-inĩ nĩmakahota kuiyukia iturwa ciao rĩngĩ.

Gaka nĩ gaburi ka ũrĩa warĩ mũtongoria wa mbere wa bũrũri wa Kenya mzee Jomo Kenyatta karĩa karĩ mbũnge-inĩ ya bũrũri, rĩrĩa ngũona mbica ĩno ĩndirikanagia itemi rĩa Kenyatta harĩ kũhũranĩra na kũrũĩrĩra wĩyathi wa bũrũri kuma kũrĩ mũngeretha nginyagia ũtongoria-inĩ wake wa bũrũri. Ndona mbica ĩno nĩndirikanaga nĩwe mũtongoria wa mbere wa mũmwe kũhurũka rĩrĩa arĩ wathani-inĩ.

Nyonaga o andũ magĩtembea mũtitũ-inĩ ĩrĩ ta njĩra horeru ya gũkenerera marĩa matũrigicĩirie njĩra ya kũnogora mũĩrĩ kwenda kũĩyeherania na meciria maingĩ , gũcenjia kwa rĩera, gũkenerera kahinda kao marĩ aika gatarĩ na inegene ona kũrĩ mendete kũndũ ta gũkũ nĩgũo kũhota gwĩciria na njĩra njega, ĩteithagĩrĩria ũgima mwega wa meciria na njíĩa ya kũnyihanyihia stress kũhoreria mũndũ kumana na maũndũ maingĩ mangĩkorwo makĩmũthumbũra kũgerera rĩera ihoreru ,mĩgambo ya nyoni, ndurumo cia maĩ , gũkorwo ũkĩnogora mũĩrĩ na maũndũ maingĩ ma kũgucĩrĩria maitho.

Nĩ ũrĩithia wa mbũri na bata wacio ũria nĩ kũheana irio kũrĩ andũ ta iria na nyama iria irĩ na gĩkĩro kĩ igũrũ kĩa vitamin. Ũndũ ũngĩ nĩ njĩra njega ya kũmatha uboco wa omũthenya kũrĩ mũrĩmi, no endagie iria rĩa mbũri, tũũri twa mbũri ona kana mbũri yo yene akĩenderia andũ arĩa mendagia nyama. Ũndũ ũngĩ, thumu wa mbũri ũrĩ kĩguni mũno harĩ mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa ekũhanda mĩmera yake na njĩra ya kuongerera ũnoru wa tĩĩri. Na mũthia mbũri thĩinĩ wa ndũrĩrĩ nyingĩ nĩihũthĩkaga thĩinĩ wa magongona matiganĩte ma kĩũndũire ta rũracio.

Ũyũ nĩ mũtigairĩ profesa Wangari Mathai ũrĩa nĩ ũmwe wambĩrĩirie gĩkundi kĩa Green belt bũrũri-inĩ, kĩrĩa wĩra wakio mũnene warĩ wa kũhanda mĩtĩ na gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Nĩ mũhotani wa ngerenwa ya thayũ ya Nobel nĩũndũ wa wĩrutĩri wake harĩ gũteithĩrĩria ũkũria wa bũrũri, kũrũwĩrĩra wathani mwega, kũhunjia thayũ na gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Arĩ mũthomi njorua kwona nĩwe warĩ mũtumia wambere Africa ya gatagatĩ na ithũĩro gũkorwo akĩgĩa na degree ya PHD na gũtwĩka profesa universiti-inĩ wa Nairobi. Arĩ mũtongoria thĩinĩ wa bunge ya Nairobi na gũcoka gũtwĩka mũteithĩrĩria wa minista wa marĩa matũrigicĩirie. Arĩ mũhũranĩri wa ihoto cia andũ makĩria atumia, kũrũwĩrĩra ũtongoria mwega na kũhũrana na ũngũmania, hamwe na ũhahami wa mĩgũnda ya mũingĩ.